Gasi ĩno no ĩcũngĩrĩrie thĩna wa maitho kũrĩa maitho mambagia gũita maithori, kũhĩahĩa, kwaga gũtheria mbica wega oro ũndũ ũmwe na gũtunĩha maitho. Oroho nĩĩtũmaga mũndũ ahae mũno, kũhingana gĩthũri angĩkorwo nĩekwirekereria kũhihia gasi ĩno kwa ihinda iraya, gũita kĩmira na kũhĩahĩa ngothi. Gasi ĩno nĩ ũgwati mũnene harĩ ciana na andũ arĩa marĩ thĩna wa asthma ona arĩa matangĩhota gwĩthara na mĩtũkĩ kweherera gasi ĩno hĩndĩ ĩrĩa yarekererio rĩera-inĩ. Gasi ĩno nĩ ũgwati harĩ marĩa matũrigicĩirie ĩngĩhũthĩka kwa ihinda iraya, nĩũndũ nĩĩthũkagia wagĩrĩru wa rĩera rĩrĩa rĩhihagio nĩ andũ, nyamũ ona mĩmera. Oroho, gasi ĩno nĩ ũgwati harĩ nyamũ iria ciikaraga maĩĩ-inĩ angĩkorwo nĩgũkũgĩa na mũihũro wa maĩĩ na mahate matigari maya ma gasi ĩno nginyagia ihumo-inĩ cia maĩĩ.

Ũyũ nĩ minister wa thothaitĩ na ũramati wa biacara nini bũrũri-inĩ wa Kenya Wycliff Oparanya, ũrĩa ũtongoragia mĩhang'o ya thirikari ya kũgacĩrithia gũkũra gwa biacara nini gũũkũ bũrũri-inĩ na njĩra ya gũthondeka rĩera rĩega rĩa kũhũra biacara, kũhũra njeki ahũrĩ biacara anini mahote kũrũgamia mawĩra mao na njira ya kũmahe ngombo cia gwĩkũria, gũteithĩrĩria arĩmi na thoko ya irio kana magetha mao, gũteithĩrĩria arĩmi gwĩcokanĩrĩria na kwĩyandĩkithia ta thothaitĩ nĩgũo kũhota gwĩkũria. Kũhe arĩmi na onjoria mathomo ma kũgacĩrithia mawĩra mao, na gũthodeka mawatho na mĩtaratara ĩrĩa ĩkũrũmĩrĩrwo nĩ arĩmi na ahũri biacara gũkũ bũrũri-inĩ.

Macira marĩa mehokeirwo gũtua nĩ rũhonge rũrũ nĩ ma ũigĩrĩrĩki barabara-inĩ ta kwagarara watho wa gũtwarithia ngari wĩ mũrĩu, kwagarara watho wa gũtwarithia ngari ũtarĩ na marũa ma ũtereba, kwagarara watho wa gũtwarithia ngari itarĩ na marũa ma ũigĩrĩrĩku barabara-inĩ, kwagarara watho wa gũtwarithia ngari na gĩkĩro gĩkananie nĩ watho, macira ma gũthuthuria mĩtino barabara-inĩ na gĩtũmĩ kĩa mĩtino ĩyo kũhanĩka, macira maria meyumagĩria rĩrĩa ũcenjania wa ene ngari ũrahanĩka, macira ma ũigĩrĩrĩku wa matereba, ngari na thukuru cia ũthomithania wa matereba bũrũri-inĩ na me macira ma maratathi ma maigĩrĩra harĩ wandĩkithia wa ngari, maratathi ma ũtereba, kũrĩa ngari yagĩrĩirwo nĩ gũkuĩra angĩkorwo nĩ ya mũingĩ.